Ildakitari era logira abak enkerai kiti. egira aleno biotisho oltau tesipitali. Ore biotisho oo nkera naa enetipat oleng' naa kenarikino pee eyai inkera kutiti pelenori ebulunoto enye. Nishori isintanoni oiboyo imoyiaritin enaa pneumonia emoyian taa nagam orgoo lenkerai TB measles elototo enkoshoke. Ore ebulunoto ee nkerai naa enetipat oleng' tenelonori petumokini atayiolo enetabaikia tiatua enkiririkinot enyenak naa keishori enkira edaa ebulu.

Entomononi ena nayaua enkerai metabaki te sipitali negira oltakitari aasishore emashini naji stethoscope ore taa ena mashini naa kitumiai anining'ie enegira biotisho oltau le nkerai aikunari. Ore biotisho oltau le nkerai naa iyiolou tena ketii enkipang'ipang' to ltau ashu tidialo oldasi. Niaku enetipat elenoronoto ee biotisho enkerai. Keyeu enkerai ning'urari pookin kataa pee esiokini abak neyiolouni imoyiaritin tesiokinoto.

Ilarikook kulo lolosho lang' le Kenya. Etii oltakitari oo Rais lo losho lang' William Samoei Ruto tenebo Raila Odinga olarikoni liopa Prime Minister olarikoni sii lorkiona le Azimio tenebo oo Rais liopa Uhuru Muigai Kenyatta. Ore ena naa enkirorokino aa handshake apa nataase itodolu naboisho tiatua ilarikook lang'. Kitodolu ena ajo ketii naboisho atua ilarikook naa kidim atorik olosho teng'eno meetii eoro nemeitoki sii atii orng'ash enkop.

Engisuma taa ena nagira oltungani aasishore computer ashu laptop negira aigerisho eeta embuku wenkalamu ore enkisuma naasishoreki laptop ashu computer na kiteleek esiai nitumokibainoto ntokitin kumok oleng arashu emgeno tenguton tenkaraki esiai e internet amu ore taata enkisuma sapuk oleng netaa atua internet etuumieki eitelelai eunoto e internet enkiriwaroto orkiliku wengamunoto terishata nelelek Oleng

Oldakitari ele ohira aishooyo nkitanapat enikunari tenepuoi aasishore irkiek ore enkigeroto onkitanapat orkiek tesipitali na enetipat oleng toltungani lolo aasishore ele shani keret si ninche ildakitarini tiatua enkaji nashumieki irkiek aa pharmacy taa pee etumoki atayiolo enetii nkabilaitin napaasha orkiek ore ake pooki kata nikingerokini inkitanapat tonyuo tusuja peitumokibataretoi toladuo shani linoto.

Ore enasiai nemeitishipisho, katukul. Amu, olasurai ele, logira aony ornyanyai. Naa ore olasurai, naa keeta esayiet. Naa kedua enasayiet enye. Teneony entoki, ning'uiki esayiet naa keyau ina batisho toltung'anak loonya kulo nyanya. Neeku, tenitum ornyanyai loonyo, nemenarikino niasishore. Tanang'ai, ashu ipejoo pee milo ake apik batisho enkishui ino, onoonkera eimu esayiet olasurai.

Ore ene, naaa ewueji nepiki enkadi e ATM, tiatua enkaji e KCB tembenki ta aa ewueji neshumieki ashu neitainyeki iropiani. Ore ATM card naa ilo ake, aisuroki esuntai, neng'amaa emashini, nipik pin esian o iropiani niyou naing'ua enkadi ino. Ore ake pee indip, nekintaki siininye emashini iropiani nabaa ana enitejo, naa neitelelek ena esiai.

Ormonokie ele lo losho le Kenya. Ore oshi intokin pookin naijo mpala esukul Impala napoyieki inkuapi eboo ashu certificates pookin naa lazima peeta ele monieki oitodolu ajo ira olopeny Kenya. Kake ore tene naa orubata naitasheki enkisuma egirai aitodolu tene tenebo wee nkariano pookin naipirta esiai enkisuma. Neeku ore ena naa keitadamu iyiok ajo kinotito apa uhuru ang'.

Ore tene naa ekidolita ormonieki outu esotunoto ee kodi. Ore tenadol enaa naitadamu nchere ene tipat elataa ee kodi to losho ololong'a. Amu ore elataa ee kodi naa keret serikali peetumoki ataas maendeleo too lubot pookin olosho lang'. Anaa enchatata oo irbararani, enchatata oo sukulini, edanyunoto oo nkariak, enkisuma ee pesho toonkera esukul tenebo elata olaisiyiak le serikali niaku enetipat.

Ore te nkaraki egira tecnologia aibelekenya neidurakita ltunganak kumok aaku kesishore ena oitoi naitayunyieki aashu nashumieki ropiyiani enkadi ee atm enkaraki kelek oleng kelelek enkitayunoto oo enkiriwaroto oo ropiyiani naa imegol eningo te niyasishore atm niaku kaisidai neibelekenye te nkaraki pee etumoki ltunganak kumok aatasishore too wuejitin pookin netii too lduka likitaaniki naa idim ataasishore

Kesapuk ena siai oleng' tenkop ang' amu eetuo inkoitoi kumok ashu inkampunini kumok naishooyo loan. Ore Fair cash, naa loan eishooyo, neitukuj iltung'anak pee etumooki awaita loan. Naa ore loan naake eretisho ompaka ake niyiolou eninko teniasishore, pooki ake iya loan naa teneata esiai naijo pee iasie pee kiaki faida pee itumoki atodua dupoto ina loan, neaku ore pooki kata ninyoraa aya loan tang'asa teretenayu ajo kainyoo ijo peeiya.

Ore tene naa enkinyang'a wee mirare oo ntokitin nagira alo dukuya. Egira olamirani amir intokitin enyenak pee etumokini aishoo iropiani. Adolita tene amisini oo kumi. Aa sitini taa pookin. Neeku kitodolu ajo ore ena toki namirita olikae tung'ani naa nena ropiani inyang'unyeki. Kitodulu sii ena inkaik are nagira ake ang'amu .wee nagira aitarasa. Kei maanisha ajo etoning'okinote bei naa ina pee etonyarie ang'amu iropiani netumoki sii ninye aishoii intokitin enyenak.

Kitodolu ena mipangilio ashu ireteni loosita serikali enaikunaki iropiani atua irubata napaasha tiatua olosho. Keretena serikali te budget nabaki pee etumoki atayiolo ajo kebaa iropiani naanarikino nepika erubata naje tiatua esiai. Naa kengasuni oshi iwejitin etipat oleng ena intokitin nai husu biotisho enaa elata oo ildakitarini enchatata oo sipitalini oo ntokitin pookin naipirta biotisho.

Elimunoto taa ena oolomon le tipat laa keipirta naaji olosho pookin. Neaku kenarikino oshi neipang'u ilarikok le serkali airorie iltung'anak eimaki embaye pookin nayou iltung'ana neyiolou te eng'uton. Kake ore tene adolita iltung'anak ooya taarifa loolimu ilomon egira aaya ainining' peyie etumoki imashinini oloing'ang'e aitabai ilkiliku tenkoitoi e esiokinoto, neyiolouni enagira aasa eipirta embaye nagirai aalimu.

Ore ena, naa kaitadamu e-citizen ah enkoitoi nabo, ng'ejuk naewuo nagira serkali aasishore, aitelelek imbaa, metaa me lasima pee ibaya iwojiting niitaunyeki mpala. Teniata akaunt ino,e e-citizen, naa kelelek ias ilak intokiting, ashu inyang'u intokiting eitu ilo ene lakwa. Eitelelia e-citizen, mbaa anaa, entumoto e certificate of good conduct, ah certificate tooshi naitodolu ajo, imiata orkesi tiawueji osikarini. Niaku enetipat ena.

Esiai ena nalelek enkitobirata naa keyau sii iropiani neiger iltung'ana asho irkasin. Ore ena siai ee mirata oo ntokitin naijo irnyanya, kitunguu inkuashen, ovacado , maembe imbuka oo kulie tokitin kumok oleng' naa kisidai nelelek. Teniyeu nintobir ena siai nilo ayau intokitin naamiri too ilchambai ayaki iltung'ana looti town ildukai lemebaya ilchambai pee kitumoki ainyang'a naa ore ena siai keisidai oleng' amu kidimie iltung'ana menotito intokitin too netaana.

Ore kulo naa ilaitasheikinok loo imbaa e digitol esuiai pooki naipirta internet aa mbaa taa oloing'ang'e. Naa ore kulo naa ilarikok ooyiou neibelekeny intokitin kumok oleng' meitelelia teneasi tenkoitoi oloing'ang'e. Neaku ore imbaa oloin'gang'e naa ine tipat oleng'. Amu mintoki aya erishata sapuk oleng' ingira airiwaa ilkiliku anaa meimutie ilkiliku linono, eitu etum eimu enkoitooi e digitali, metaa natelelia. Ore taa ina naa teniasishoreki ake isimui, laptop, iPad o inkopyutani.

Keutu ena iriruat pookin neiterunyeki enkisuma. Ore eroruata edukuya naa ilarin are liya itii nursery. Ore eroruata eare naa ilarin ile liya itii primary. Ore ene uni naa ilarin okuni liya itii secondary kiti. Ore ilarin kulikae okuni na iliya itii secondary nailepa. Ore ilarin okuni obayie naa ililo aya te nkisuna eshumata aa college taa arashu university.

Iltunganak kulo otii entumo tiatua oteli arashu enkaji nainosieki endaa. Egira kulo tunganak airo, negira irkulikae aanya endaa nemanita emisa. Kitodolu ina ajo, keeta duo embae ashu enagira kulo tunganak aas tenebo. Neeku ore ena ,kaitodol ajo ketii ntokiting naagirae aipanga. Eeta kulo tunganak nkariak tooltupan itodolu ajo ekiroroto eetae naa kenare niyata oltungani enkare niwok ake.

Erubata eitodolu ele moniekie naitasheki intemat oo nkera tiatua olosho le Kenya. Ore ena temat naa enas inkera esukul teneidip enkisuma enye eabore aa lower primary tenebo wee neshumata oo metabaki ninye enkisuma ee university. Ore ena rubata naitayu intemat nitasheki naa kejo pee etumokini atetem inkera pookin terisioroto pee etumokini aisho inkera ashu ailepie inkera ilinkana anaa inkidimat enye.

Intomonok Kuna naagira aaripisho. eitorotie ninche nkejek enye. egira aarip imasaa. ore eripare tiatua ntomonok neisulaki inoormaasae neeta eretoto sapuk tr ninche. amu menotito enkumoi enye biashara naas eimu eripare. keinyiangi. oleng intokitin oksaen. ore too nkulie tokitin neeparen ilashumba naijo masai mara, naa kisapuk emirare, netareto ntomonok eripare. too nkoitoi kumok. neeku enetipat. ena siai oksaen oleng.

Enkata ena e korona, egira inkera aisoma ashu aas entemata. Ore enkishopoto e mask, aashu barakoa, aa enkitambaa enkutuk naa keitodolu ilapa arin oewuo enkeeya e korona. Egira olmwalimui autaa inkera te darasa, egira inkera aas intemat enye netii olmwallimui lenye , pee etumoki atuutai. Enetipat enkisuma te nkishon e taisere amu kegira enkop aibelekenya metaa meata enias tenimiata enkisoma. Neaku maiusuma inkera pookin.

Oramarei ele logira aatoni tenebo aimaki intokitin naipirta ninche. Egira entomononi airorie olee, ebaiki naa keata intokitin ashu imbaa naatemena ashu natishipakine. Neaku ore tene, keitodolu ajo enetipat enkiroroto tenening'o iltung'ana aare nepuonu aiaki, embaye naipirta ninche. Ekiret enkiroroto tenilo aas emutata e nabo eimu embaye peemilo ake apongori. Aisidai sii tenining'isho tenekirorieki.

Ore enkisuma etaata. neibelekenye ,etaa computer ashu Laptop neesishore nkera egira aisuma. niaku kaitadamu ena enkibelekenyata enkisuma e CBC.naa ore teneesishoreki computer te nkisuma. niteleliaa imbaa kumok oleng. ore taa imbaa naa ijo. engeno nagut nasiokinnkera aatum teneyashore computer iteleliaa sii computer enkisuma. alang enkigeroto.

Ore ena, naa eranyare ashu isiaitin orkuak. Ore inkabilaritin pookin, oltung'anak, neeta orkuak lenye, eneikunaki eranyare osinkolioitin, lenye. Ore esiai orkua tenkop e Africa, naa enetipat oleng, amu keyietu iloibor tonkwapi enye, meetu ashipakino, imbaa orkuak tiatua Africa. Niaku ore imbaa orkuak ah eranyare taa, naa keaki olosho iropiyiani, tenebo oltung'anak maate erany.

Ore ena naa keutu irkeek, lorkuaak aa traditional medicine oogirae aitobiru. ore kulo keek naa kebak imoyiaritin napaasha. anaa olkirobi, pneumonia ,elototo enkoshoke. ashu enkiroket Torono. kisidain kulo keek amu, elelek enkijiangunoto. nelelek sii entumoto enye. keitodolu ena ajo, keidim iltunganak pookin aanoto ebaata tenkaraki nemegol tumoto we nkinyianga ekulo.

Ormonokie ele lenkisuma tesukuul sapuk, e University e Nairobi. Enetipat ele monokie, amu, kitodolu emirishoi tenebo osiaitin pookin naasi tena sukuul. Ore ena sukuul, naa sukuul nabo sapuk oleng, tolosho le Kenya. Naa, keitodolu ena ajo, ore enkisuma, naa ebae etipat oleng. Niaku, kenarikino ake pee ibung'i enkisuma, neasishore iltung'anak pooki enkisuma.

Egira kulo tunganak autakino empalai ashu ebuku ajo kainyioo naloito dukuya. ore tesidai ele ashumpai nelio enkaji napiki computer ashu naasishoreki computer. kitodolu ena nchere ore kulo tunganak naa esiai e computer ninche ees ashu neesishore computer neeku, ninye egira autakino neitengena. ore computer naa enetipat oleng. amu itelelia easta orkasi. meekure iyekenya. naa kelelku iyas esiai ino itii ang. iyata computer ino tiang'.

Ormonokie ele oota irankin pokira oonguan. lotij oshi empentera e kenya. etii olonyokie, oloibor, olorok, netiii olonyorri. naa kitasheki pooki erubata tiatua olosho lang. ore ele monokie, olioo tene ,naa kitodolu naboisho tiatua olosho lang telulungata. keitu ena be nchere ore ntokitin pookin naasa tele Osho lang. naa kenarikino neesie te nkoitoi e naboisho pee etumokini ayau olningo.

Ore ena, naa entupa natii irkeek. Ashu irng'anayio lesipitali, onarikino neijori. Ore tena tupa, nigeroki injere, toijoi orng'anayioi obo, tenkolong. Niaku enetipat oleng tenisuj, inkitanapat naigeroki toontupan natii irkeek, pee mipik ake batisho enkishui ino. Ore si irkeek, nisudoo aitalam inkera, amu kelo nirrip ninche nenya, neinyal biotisho enye.

Ore ena naa eranyare, esiai e dj olaranyani taa orikok isinkoliotin egira aitushul, imashinini nibelekeny isinkoliotin. kenyor elelero ena abila eranyare nisulaki too wuejitin naijo e club ashu te wueji netii imashoi. nisul too sai enkerwarie. keitishipisho eranyare osinkoliotin. amu etii sinkoliotin naa tenining, nishipakino, nemintoki aata damunot .neeku ore ena keutu enkiguran.

Ewueji ene, neinyangunyeki eilat oo garin. Enaa diesel ashu, kerosene oo petroli . Ore ele monokie sikitoi olonyokie naa, enkampuni eh Rubis eitasheiki. Enkampuni ena sapuk oleng namir eilata naa kemir ilat oo garin oltukutuki tesiokinoto oleng otebei sii nanarikino. Ore teninyangu eilata tenewueji nikijutokini egari eitodolu ina ajo kenyor iltunganak, enaa irkastumani lenye. Neaku ore ena nemenare ninoki ekima.

Intomonok kuna ashu ltunganak kulo logira aipanga olaini aoku enkare ore ena enkumoi oltunganak tenewueji neokunyeki enkare nakitadolu ajo kenyamal ltunganak lenewueji tesiaia enkarebneaku kelotu pooki ngae eeta irpirai kumok petumoki ainoto enkare sapuk tenkata nabo keyieu kulo tunganak eretoto pepikakini enkae are petumokib anoto enkare pooki kata ore enkare na erubata etipat tiatua enkishui oltungani.

Ore ene naa enkaji sapuk oleng, naipangaki ilorikan. Naa keidim ninye ataa kanisa nashetuno aikununo iji. Ore ekitobirunoto ena aji nitobiruaki tepukunoto naidimie pooki ngae metodua enagira alo dukuya, toltungani logira arikoo esiai teine. Naa ore ena kitobirunoto naa kitodolu ajo keya ena aji iltunganak kumok oleng nisulaki tenkata ootumoritin sapukin, anaa, seminar etipikaki ena aji iltai kumok.

Ore enkopang e kenya na enkop sidai nanyori neeta ildonyio neeta si ireyieta kumok neeta ingwesi ompukuno napaasha neaku ore tolosho lekenya na ketii iwuejitin kumok nanyor enkongu ore enedukuya na escarpment ashu enkugutisho natii kenya kesidai teningor nioshie mpishai ore enkae na enarikito aisulbenyor enkongu na ilaleta longwesi eetae olale le amboseli neetae olale le tsavo eetae olale sapuk le masai mara obkulie ake kumok nanyor ilashumba.

Ore embae edukuya teniyieu esile e e citizen naa kenarikino, niyata mpala inonok pooki.aa taa id enkipande. niyata certificate eunoto. niyata, certificate of good conduct enaitodolu ajo Miata esile. miata sii irkesin lotii serkali. ore enkae naa loans clearance form .empalai naitodolu ajo miata isilen. nenarikino sii ningoru empesa ino. pee edoli eneba esiana esile. nikitumokini aishoo.

Ore enkiremore nabikoo na enetipat oleng amu teneaku keturisho ltunganak aituru indakin napaasha na kitelelek entumoto endaa mitoki iltunganak apukoo nimitoki si aata osina amu indim atimira intoki imasaa inono olchamba anaa irnyanya ,irpaek impoosho, ingwashen ontokitin kumok napuku tolchamba indim ainosa nimir enchoto nitim iropiyiani nikiret tonkatitin pooki

Iltunganak kulo ashubilaisiayiak logira aitengena aitengenare esiai netii obo ogira aitashe pee etumoki atuutai irkulikae kidim enaa ataa enkampuni nagira aitengen ilaisiayak lenyenak pee etumoki ataas esiai tenkariano na ore tenw ketiu inkomputani nagirai aasishore petumokini aitelelia esiai enetipat oleng enkitengenare olaisiayiak tiatua enkampuni amu kidimie enkampuni ino meilepa oleng.

Ore pee itumoki aiteng'enare computer, naa kenarikino nitegelua anaa nabo enkisuma, nikiret tiatua enkishoi ino. Ore enkisuma e computer, naa kelaki iropiyiani pee kitumokini aiteng'ena. Ore taata inkera esukuul, negira aiteru aiteng'enare esiai e computer, eton akutitik. Ore tenkaraki ina, naa enkop naibelekenye, tenebo wenkisuma, amu etaa ore intokiting kumok oleng, naa atua computer eesieki. Niaku enetipat oleng computer.

Ore ebae edukuya, nimiret, pee itumoki aitobira ena siai, naa eunoto ornganayio sidain. lasima pee ingas aun ornganayio. ashu empeku sidai. pee itumoki anoto ilnganayio. ore enkae bae naa eramatata olchampa lino. kenare niosh olchani, pee ing'adie ilnganayio linonok enkijiape tenebo orkuto. naa tuuno ilnganayio linonok tenkulupuoni napir. ashu ibukoki fertilizer pee etumoki aatubulu. ore peeku factory eyae naa kitukui, netumokini aategel, neipangae pee emiri.

Iltunganak kulo, loogira aatoni, naa kelio ajo kegira aaimaki esiai, intokitin naipirta esiai enye. ore ena kiroroto naa enetipat, oleng. pee etumie aatayiolo nkibelekenyat, tiatua esiai obaa, naanarikino neesie neyauni ingejuko pee etumoki esiai ashomo dukuya.